Adolita olmushele oibor. A nchere taa olmushele lemeitushulakino ae toki naa ore enaiko paayier oladuo mushele naa eeta inkoitoi kumok naleng'. Ore ene dukuya naa eng'as ninye aaku iyieru olmushele lemeikaranga limipik shumpi peyie ituoki ainosie oladuo kitoe lino letaa naa intobirwa sii ninye kando. Neaku ore eneikuni pee eyieri ilo lemeikarang'i, naa impim ake inkikombeni e nkare paa ipik olmushele lino meitukuta o metimita enaduo are. Naa keeta naa sii ninye kipimo ,amu tinipik enkare zaidi olmushele naa meoku oladuo mushele arashu elelek eoku nemeishu naa enkare. Neaku tenaa enkikombe nabo olmushele iyerita, nipik inkikombeni uni e nkare.